Ene tipat oleng tenias ena siai . Ore ena siai naa keji nature walk naa ene tipat oleng tenias ena siai aloolo amu elelek ilo ai create awareness kuhusu embae nabo fulani nagira aisumwarisho tenkop , ashu dii ninye ilo , nilo aa ashet osesen lino naa indim naji ataarai imoyiaritin neeku ene tipat oleng elototo. Nidol ajo ore kulo tunganak egira aim e forest nepuo dii ninye aingor ele forest ajo keyiaa, niaku ene tipat oleng.

etii isinkolioni kumok oota iloshon opaasha eetae kulo sinkolioni loisisi Enkai neetae kulo sinkoliotin le kitamaduni kulo oranyi tomashoi naijo enkiama einoto onkera eranyakini inkera otonkulie atitin dii ninye neranyi tomasishini niaku eetae isinkolioni opaasha kumok oleng loota iloshon opaasha naa ore kulo sinkoliotin naa kishoru orkilikwai oje oimaki lelo oshon.